Ingo time kibsomaninik kineyoe en eunek kwak kokonu kaguyet neoo missing en ichek, kosir nikobokosoman ng'amnotet kitio en kitabusiek nitet kotesien ichek kokuyet neoo missing. Kora tinye komonuut missing en kibsomaniat agetugul netieme en eunek chik kosir nikobokosomanchike en kitabusiek, notoon inisoman en kitabusiek imuch kobit terchinet ak yeuu imandab tuguk choton, en koguyet kora koibe kasarta neoo missing inisomanchike en kitabusiek kosir Yoon kewe iweyaen euneguk, iyoen euneguk koyoin iguye missing. Kibsomaniat neyoen enekyik tuguk koimuch kochobchige tuguk chik kora yaitia kobokualda ak kotaret konyor chebkondok noton netoreti inee kotestai en somanosiek chik

Koron chi neketote baskilit kotinye kelchin neoo en komosuek chechang nebo borto nyin. Natai ini ketote baskilit konamei kolubchani borto akonome koistagee sukaruk anan chumbik en borto. Kora yegainaam ilubchan konamei koistagee muanik chechang en borto kobosaksei notoon ko tinye kelchin chichono amuun monamei mionogik chechang. Kit age yoe kelyeeg kokimegitu iniwe ak baskilit bandaa neloo kotebie sitwatwoii kelyeek notoon kouu kora negu ketembean konamei kobose mwanik en borto Ako yoei korotiik kosingugan komie en borto konematian konyone borto kokimitu Ako gimegitu akichek keliek chugan. kinebo aeng ko eunek en baskilit ko tebie siko tumtumoksei eunek tugul konoton koiuachi mazoezi eunek.

Tetutik chetai en kandoikab kibsomaninik koyoche ketesyi chebkondok anan ropisiek yekitesyi chebkondok anan ropisiek koyoe bichon kocham kasinywan, koyoe bichon komotkokosan kora konetikab kibsomaninik chebo sukulisiek kab barak koyoche kinet icheket keboisien musuaknotet en nebo barak missing nebo kasari moten keboisien chukibokeny cause komoboisie nguni kit age ko koyoche kimutat icheket koba emotinuek chuun kikotestai sikoker icheket yeoito kasit bichuun kitestai. Koyeitia kabua akichek inyokonet kibsomaninikab emoni, Konami keboisien ng'amnotoniin mii barak konamei kwendi tai kasit anan konamei konyoru ng'amnotet netinye kelchin missing kibsomaninik alak tugul chemii sukulisiekab barak

Mogileen kele kikowech simoisiek naetab kibsomaninik en kasari. Chito anan kibsomaniat kotienge yekeboisiatie simoonoto imuch kowechin otiboisien en oret nemo kararan alaini imuch kotesun ng'amnotet atiboisien en oret nekararan. Atiboisien inyon itesendai ng'amnotet ichen kosir kotesun simeet. Tese simeet naet mi tuguk che Yoon kaginetin komuch komeguye missing alaini ye nyoon aginyeng'et igugulen en simeet aginyeger yekichobtoo tugu choton anan aginyeger yekisomontaa komuch simeet koguyeun missing kosir naetab kilas. Ko simeet aginee inicheng'en tiguk cheyachen kotinye noton mogileen kele kikowech naetab kibsomaninik simoit tiengee yekeboisiatie chito, tiengee aticheng tuguk cheyachen kotinye simoit anan aticheng imach koguyeun tuguk alak missing kotinye kora.

Konetik chechang kobunei uiniek . Koron robinik chekineten che boisien bichu kochang Ako robinik che ingi kochi Yoon kokeluban ketileen kora robinik Chechang. Kinetai koyoche ketesyi koteshi serigali rabinik bichu, ako kora ko kaliet, mii konetik cheinetisye en yeming'uony kaliet. Kouu olimbo karisa ko ingonetisye konetichu kabisa komotinye kaliet en moguleldo ibuati chito Ile weny tos keit inguni? Komanetishe chichon komie kit age Yoon bendii mualimuek baga sukul komuch komenye ye loo alake imuch kong'eten yeloo koyoche keboisien robinik chik en mogubet tai koit sukulit neinetisien koyoche kotoret serigali en yoton Kroger kole robinik chebunote konetichu konetishe anan robinik che boisien, ko yakirobchi robinik ko motketilen kokeny

Lapatet ko oret agenge ne kichulen porto. Yache chito ilapata any ako yan ilapati chito icheng' ile iwendi lpinda netia anan ipune chepchepinwek che tia. Che mi parak anan chemi ng'un. Yan kenam komatilapat loinda ne oo ye maite porto. Indai kityo ne yame ge ak porton akot chepchepinwek che ipune yan i lapati komatikasan ge , iwendi akitese kityo komutya tai konaam konam lain porto ng'ung'. Kiita age iwe karichu kichulen porto ako ye we katichu kichulen porto, icheng' chito ne tinye naet akopa yotok. Matinam ak ip ing'et inde parak chumainik che sire porto ng'ung' che tos kokon koim porto ng'ung' koamin teket. Chang' chito ne igen si komutin pole pole. Indai parak chumainik che name ge ak porto ng'ung' , che wesani porto ng'ung'.

Ingo time kibsomaninik kineyoe en eunek kwak kokonu kaguyet neoo missing en ichek, kosir nikobokosoman ng'amnotet kitio en kitabusiek nitet kotesien ichek kokuyet neoo missing. Kora tinye komonuut missing en kibsomaniat agetugul netieme en eunek chik kosir nikobokosomanchike en kitabusiek, notoon inisoman en kitabusiek imuch kobit terchinet ak yeuu imandab tuguk choton, en koguyet kora koibe kasarta neoo missing inisomanchike en kitabusiek kosir Yoon kewe iweyaen euneguk, iyoen euneguk koyoin iguye missing. Kibsomaniat neyoen enekyik tuguk koimuch kochobchige tuguk chik kora yaitia kobokualda ak kotaret konyor chebkondok noton netoreti inee kotestai en somanosiek chik